Kaidim aipalilia aitumia orkembe , aipalilia olchamba padotu nena, padotu nkaitubulu ashu aosh nkaitubu olchani petoyu.

Ketabolo ninche Jumia maa website enye neeku kinyiang'u oltung'ani anything tiatua esimu neyakini mpaka ewueji natii neeku ina kiti teknology egirai aitumiaa tiatua biashara.

Kaata orkekun laimayie engolikinoto atii sukuul neeku kaashuki apa iropiyiani, neeku najo sinanu kaisoma te bidii pii pee minyiala iropiyiani entoiwo aai neeku ee pee meponu siinche nkera ainei aimaa shida teneponu aaku botorok ashu teneponu apuo sukuul neeku naing'ang'ana sinanu aiakikisha ajo kaisuma pii.

Itu inyiali kalenda esukuul amu tenekiapare aing'orr ore apa ake terishat enkukuo ore ntermi naa uni ore ake tanakata uni ake siinche intermi neeku itu inyiali kalenda, ore tolari isuma ake nkera intermi uni dolta erisio neeku itu inyiali kalenda sidai kalenda.

Ore toltung'ani le kokoida le Kenya ore endaa etedekenya naa shaai ore tormaasai naa shai nasira shai natii kule oo bread ashu ormandasini nisotie ina shai nasira arashu orgali etii iltung'anak laa orgali isotie, orgali loteyiaraki kewarie niirag neyookini aanya tedekenya.